Ore olkuak lang' loolmaasai neisaidia, neyau naboishu tiatua iloshon amu ore enkishopo aang' neyauwa nabaoisho tiatua iloshon kumok, mee olosho lang' ake kake atua iloshon, amu etonyora iltung'anak imaasaa ang' e kimaasi nenyoru olkuak, nenyoru enkiguran tiatua olkuak lang llolmaasai, neisaidia iltung'ana pee epuonu tenebo, amu eyauwa inkabilaritin nengwari olkuak lang' negwari imasaang' nepuonu iltung'ana tenebo apuonu ashipakino olkuak lang' amuu ninye taata enkomom tiatua olosho lang' o tiatua taifaa aang' ayau iltung'ana tenebo nikiaku tenebo nikishipakino, anaa neshipakino iltung'ana kumok aishaa ilashumba o ilkulie ake oreren.